E tiponi parona higa mar alufu ariyo gi apar gochiko. Kinde mar tuo makoch miluongo ni COVID mar apar gochiko nodonjo e Kenya. Tuo ni nomiyo ng'ato ka ng'ato bedo gi wadgi mabor, kuom ondaya moro manyalo romo mana achiel kata mohingo achiel. Omiyo kaneno ka ji obete banki kaendi ka girito golo omenda gi. Gibet mabor gi ng'ato ka ng'ato. Kendo giruako gino mawaluongo ni abuog rombe, mondo omi kata ka ng'ato ojir, to gigo pii mawuok kuom dende kik nyal chopo kuom wadgi. Onge ng'at ma oyie chopo gi wadgi, kendo ng'ato ka ng'ato obeta beta akicha gi wadgi nikech tuo marach ahinya mane odonjo e piny.

Nyako majaber modhi nyiewo ring'o morwako nanga makwarni. Nitiere kuma odhi mondo omiye ring'o. To koro ring'ogi, mondo mi oketgi maber mondo mi kik gikethre, ne ikawogi to iketogi e odno mang'ich kabisa. Odno mang'ich ma onge kata liet matin. To bende kaka joma chon, ne timo ni, ne ginya kawo ring'o moket kar kanyogo, to gikawo chumbi to ipore, ipore chumbi mondo mi gichwer piggigo ma gidong' motwo ta. To kane gisedong' motwo kamano, to koro ok ne ginyal kethre e yo mayot. Kata ring'oni, bende ne inyal kaw, to iwang'o kata itholo mondo mi olokre aliya. Koro aliyani, ne en ring'o mothol ma nyalo dak kata mana kuom higa achiel ma ok okethore. Mano e kaka deyewa, gi kwerewa machon nerito ring'oni, kendo ne kete mondo obed maber kabisa, ma onge kute moro amora modonje kendo ne gitemo matek mondo mi obed maber gi ngima dhano ka chame.

Seche ma aneno ka oganda mathoth ochokre. Kendo kiing'iyo wie gi, to giruake ogudu mantiere gi kalano mar machungwa. Kendo adog aneno ka ng'ato ochung' e wi gari. Kanyalo riwo ogudu mar machungwa gi ng'ama ochung' e gari ni, to parona mana jasiasa kendo jatelo maduong' mong'ere piny mar Kenya gi nying mar baba, Raila Amolo Odinga. Kinde go mag manyo kura. Kinde no kata yiero mar azimio manokalo ka giriure kendo ka gilombo jopiny ka gichiwo wechego mag mbola mana mondo mi ji onyal dhi gone gi kura. Mae parona kaka dhano ohero jateloni, kendo dhano newuok kueth gi kueth ka giwuoke e tung' piny koni gi koni. Mana mondo mi gi dhi giwinj kisera mar ng'atni. Kendo mondo mi gine ka ginya gone ombulu. Kendo ma parona mana ombulu migo e piny mar Kenya, ka ji wuok kendo ka ji dhi goyo ombulu no ka gimor ka gingi geno ni dipo ka giyombo. To kata kamano ng'atni pokoyudo ga telo. Otemo to osikowacho mana ni omae.

Jotelo ariyo machuo mobet kar kae gi. Gibet kendo ipenjo gi penjo gi nyadendi moruakre majaber. Kagigoyo mbaka e wi yore mag somo manyasani ka gitemo ng'iyo ni to be chike mag somo molosi be gin chike makare. Gichokre e wang' tipo no mar jowi. Kendo gigoyo mbaka ka gitemo puonjo oganda maneno gi chike go mopogre opogre madhi tayo yor somo. Gin jogo malero kendo gipuonjo jopiny gigo matimre mondo jopiny obedie gi ng'eyo kendo jopiny onyal ng'eyo gigo madhi mbele ma ok gibedo gi kiawa kata matin.

Ma en opoyo, opoyo en olemo mamit ahinya ochiek maratong' kendo ka osechiek, ipone, ing'ade matindo tindo, ichame iyieng' tok ka isechiemo to iwinjo ka chunyi ng'ich kendo imor ahinya kendo bende nyithindo nyalo chame. Bende kiweyo mociek ewi yath maok ipone to winy machalo kaka oluru, osogo bende nyalo chame eyath kar kanyo ma winy fu kamor kabisa. Opoyo en olemo mamit kendo ber mondo wapidhe edale kendo omiyo ji yieng' kendo bedo gi ngima makare maonge tuoche manyalo geng'o gi. Potego gin pote ma green kendo potego dongo ahinya kendo be kata potego inyalo ng'ad mated kalot, alot mamit makelo ngima.